Jogo modak e aluorawa, geng'o tuo mar maleria e yore machal kama. Mokuongo kendo maduong' ahinya, maleria igeng'o ko gi umore gi net mano mothiedhi kendo mopuodhi gi osiptal. Mar ariyo, gi ketho kuondego ma suna nyalo nyuolie kendo kata nyalo dakie machal kaka pige mogudore kata bunge mathiso thiso moluoro tie oot ma suna nyalo nyuole kendo dake. Kopogore gi mano, gi tero nyithindo e chanjo kapod tindo. Chanjo no mar maleria mondo maleria kik nyaa sama nyithindo pod tindo. Bende sama maleria omako ng'ato, gi dhie osiptal mondo gi yud thieth.

Nyithindo seche magi tindo githoro bedo gi tuoche mang'eny kendo mopogore opogore . Tuo machal kaka tuo mag yore mag yueyo machal kaka pnuemonia, malaria bende en tuo mamako nyithindo e aluorawa, kahera bende thago nyithindo ahinya. Tuo mar kute mag ayaki bende mako nyithindo kaluwore gi jonyuol ka jonyuol ni kode kendo nyadiema en tuo mikelo gi chamo chiemo kata modho pii molil bende thoro thago nyithindo . Kopogore gi mano, amiba bende thago nyithindo e aluorawa kod mamoko.

Joluo timo nyasi maduong' kaka nyuol gi luoro kod tich maber. Ka nyako onywolo nyathi, anyuola kod wede timo nyasi kendo rito dhako maber ka imiye chiemo mag dwoko teko kod mago mag dwoko remo. Jodongo kod jotich Ruoth bende yworo kendo imiyo thuolo mar wuoyo e wi nyathi monyuolno. Kendo, nyathi imiyo nyinge mopogore opogore kowuok kuom jodongogo. Mon bende wero wende mamit gi sigalagala, mar mor kendo kagibudho welo. Chiemo bende itedo aina ka aina ma ji chamo kendo gimetho. Dhako monyuol bende ikelone mich mopogore opogore.

Tich mar rabuon itime kama : karabuon gi osechiek to ipudho gi oko kod tinga kata kod jembe. Kosepudhgi mochokgi , tipango gi e gundni mopong' thich aeto ikawo ogunia moro tiume wiye kasto itwang'o . Kosetwang' tiketogi giikre mondo geche okawgi e chirni go, kuonde midhi usgie mondo gikel pesa ne jopur.

Sama aneno tijni mar kwath rombe to gik mang'eny ahinya bire pacha. Mokwongo gigo mabeyo miyudo kuom rombe machalo kaka pien. Sama oyang'e to piene itiyo go e yore mopogore opogore ,ringe bende inyalo cham kendo rombo inyalo usi makel pesa . Rombo nigi ber kendo ni tije yot kendo ok otheki to bende onyuol mapiyo maluwore. Rombo bende wiye tek ahinya nimar onyalo thagi kuom thuolo. Kopogore gi mano , rombo en lee maber nimar chiembe yot ochama mana lum

Gima timore e pichani en ni jopur mag rabuon kayo rabuon kawuok e puodho. Mae itimo kipuro rabuon go oko ei lowo kendo ichodo itgi oko. Kae to ipango gi e gunia. Kosepang gi e gunia tiluo gunia moro ewiye ichome kendi twang'o gi kanyakla asto wiye malo mogik . Kosepange mopong' tiumo kod net kata gunia moro mogajore ogajore kondo otwere maber kendi ketogi giikre mondo geche okawgi katerogi e chirni kami dhi usigie.

Ma tich mar puro bando kata oduma. Itime e yoo machalo kama : ipuro lowo mokwongo aeto imiye thuolo mondo buya otwo sama chieng' rieny. Bang'e tiyore , ipure pur mar ariyo mondo lowo otore mayom kirito godo koth mondo oket kodhi e lowo. Ikomo bando e laini kendo ikomo gi ariyo ariyo e bur ka bur. Bang' ka bando oseti iketo mbolea midoyo go mondo bando ochak yware seche gogo go ka koth onge tinyalo ol ne pii . Bang' mano idoyo mar ariyo kendo gi mbolea mar top dressing mondo koro bado onyagi. Bando koseiko to koro imiye thuolo mondo ochiegi ma otwo . Bang' kosetwo tiridhe oko e puodho ndalo keyo kendi dhi imoye ma bang'e tibro rege kendo ikane kata iuse.